Kuma mũciĩ nginya wĩra-inĩ nĩngeragĩra kũndũ kũingĩ mũno itanakinya wĩra-inĩ, ta rĩu kwa mũhiano nĩ nyendaga ngarĩa itunda rĩa maĩ, rĩa ciringi ikũmi tu o mũthenya nĩũndũ wa hinya wa ũndũrũme, nĩũrakĩmenya ngĩrĩ o mũndũrũme na ndĩ mwanake na kuoguo no nginya ngorwo ndĩ na hinya mũno. Na rĩu ningĩ ngĩthiĩ wĩra-inĩ ndakinya kũrĩa taũni-inĩ ya kũu wĩra-inĩ, nĩthiaga ngoya thenema cigana ũna ngekĩrĩrwo memory inĩ yakwa kana thimũ-inĩ nĩgetha ngĩinũka tondũ nĩngũtukĩrĩrwo ndigakore mũndũ ũcio wa thenema ahingĩte na kuoguo no nginya ngagũra thenema ningĩ nĩthiaga ngĩgũraga ranji ĩrĩa ngũkĩrĩa kũrĩa wĩra-inĩ, na kuoguo no nĩ rĩmwe na rĩmwe ti hingo ciothe thiaga ngĩgũrga ranji na kuoguo no nginya ngaikara ndĩbangĩte tondũ mwanake agĩikara e ika no nginya agaikara e cemba.